Ore enaiko tenaisum oltung'ani peyiolou enasiai, na njere, enaiko nkoitoi nkoitoii napaasha naitumia, petum aibung'a kulo ainyang'ak lenyanak ah customers, petum aponu ainyang'a ninye, wenaiko sii petum anoto kuna masaa nalotu amir teleleki, amasaa sidan naata biotisho, tosesen loltung'anak metaa mee, mee kuna daiki naata irkeek naitamoi iltung'anak, wenaiko naa, peyie iterunye piteru inabiashara enye, te level eabori, ah eton abiashara kiti, omilepu aaku biashara sapuk.

Ore entoki nadamu tanadol enasiai naa nchere, esiai ena enkiremore peiteru apik endaa enye enkop aa ai safisha nye olchamba netumoki atipik empeku na ina peku nalotu aotau endaa neaku ore entoki nadamu naa enikuni peiteruni arem olchamba peitum naa atipika empeku ino ,peepuku endaa sidai sinye e nemeta moyiaritin safi peepash petum ena daa atasieku peipik entoki nijo embolea pe peaku endaa naata biotisho naa safi petumokinoi atimirai ashu ainasa .